Higa ni aseneno nyasi mar rwako ogudu e mbalariany mar Moi. Gima nomora ahinya kendo malich e nyasi no en mor mane nyithind mbalariany ni godo, bang higni mang'eny mar somo moko nosebedo nyaka higni apar e mbalariany kanyo. Bang' higni mar chandruok gi somo gi gikadhe matek negi nosidhgi ogudu gino nomora ahinya. Kendo gino moro machielo en kaka jopuonj gi nomor jopuonj nythindo gi nomor nikech gisebedo ka giketo kinda pile ka pile giketo kinda gikasore gi somo. Gino nomora malich kabisa.

E kinde mathoth pur itimo gi dhano wegi e aluorawa. Seche moko bende ipuro gi dhok ama samoro be jii tiyo gi tinga e pur. To kochope komo to jii ng'enyne ja tii gi lwetegi gikunyo buche gi wegi giketo ndhadhu ma gidwaro e pouothegi, kasto giketo kodhi ma gin iwuon giyiero . Ng'ato ka dwa pidho skuma temoketo kodwa pidho oduma temo keto.

Mit mar olemoni bire pacha seche ma aneno ng'ama tiyo tij ni. Olemo ni mit kendo en gi ndhadhu mang'eny mabeyo mokele del kata laktache mang'eny wacho ni jii jogo matuore ,jogo mok nyal yudo ndhadhu ma gidware dendgi, daktache gi onyiso gi mondo gicham olemo ni .Olemo ni gi olemo mamoko ber kabisa e kit ngimawa kendo ng'at ma jacham olemo ni en ng'atno mok twore en ng'atno ma ok osik kobedo gi chandruok mangeny e dende. An ahero olemoni kabisa kendo jogo mapuro olemo ni, jogo maloso olemo ni yudo pesa mang'eny niwach olemoni itero nyaka loka oko mar pinywa kae. Joloka kono jonyiew olemo gi kendo olemo ni nigi chiro maber kabisa

Gima timore kae en ni jal ni opudho oganda. Oganda ne gi osetwo to gisechopo e okang' mipudho gi kasto koro kotero gi dala odhi moyo gi e chieng' . Bang ndalo matin to koro ka gisetuo maber tidino gi. Kendo gimoro machielo maneno kae en ni jalni nigi mor newach aparo ni oparo yuto maber kuom oganda ne ni. Chal ma oganda ni olosore ahinya, koro en gi mor ahinya e chunya inyalo neno kobuonjo ,okete gi ogunia kanyo kobuonjo . Kendo gimoro machielo matimore en ni anyalo neno bando ma chiegni ikore koreka gigolo nyithindo gi gosimbo koreka bando gi ni ni

Ikawo mogo mar ngano kasto ibage. Mogo ni kosebagi to koro en gimosebagi ikete kore kuma liet e gima liet. Masin moro maliet maloso ginie kasto koselosore tigole tiweye kuom dakika matin mondo okwe. Kagisekwe to kendi chaki kawe ikete masin makoro masin ma koro ng'ade kak gidware k bange to gik gikete e jwendni . Ndalo mang'eny kuonde mang'eny e kambi mang'eny nitiere kendo masin moro mika maketo gi e jwendni .

Ok apar ka jogo manogore ne pinywani kagole elwet jowagunda osemii chudo kata rwak maoromore gi tich mane gitimo. sirikandwa ni newachokohero jogo mawacho adiera gi jogo machung ne adiera gimaduong ma gisemiyogi en mana lweny goyo gi lweny ok gidwa ni mondo gi dhi mbele wacha diera okgi dwa ni mondo gi dhi mbele gi chung ka gikwero gima rach koro sirikandwa ni moko jogo moko sirikal nosenego aling ling jogo moko bende oling aling a miethe gi sirikal ok manygi ,ok ne ni mondo gitimnegi maber jogo moko kuom jogo manogore ne pinywani bende osetho ne wachne ndalo machon to higni mangeny osedhi koro jogo go manogore ne pinywani moko oseti kuomgi moko be osethoo moko be kata umbgi ok winjre okapar kosemige chudo madwarore kendo morome kodgi. pinywa onego otem matek mondo gine ni jogo mapod ngima kuomgi ichulo ama imiyo gi nyadhi moromo kodgi

E tijni ng'ato dwarore ni nyako ng'e ni lowo marom nade madwarore kendo lobni kendo omit newach mondo alodni olosre maber kaki nene maber ni ,nyaka bedni lobno miyo kendo nyaka bedni alodni yudo piii moromo kendo nyaka bedni oyudo muya moromo . Koro ng'ato onego bedni keto alodni kuma nitiere yamo magoye kendo nyako bed ni oole ne pii e odiochieng kodiochieng' ama diriyo e odiochieng mondo eka bed ni alodni bedo maber, malombo wang' kakuneno olombo wang' ni.

Jogo ma tiyo gi gini gin jopur jopur ng'enyne ma pidho nyanya, ma pidho pi apilo jatiyo gi gini. To kendo gin gi nengo nikech gigo ma gipidho go konyowa e ngimawa ma pilepile nyanya, kitungu ,apilo watiyo godo e tedo. Gigi kelo ndadhu e tedo apilo be kichamo kata konumu okelo konyruok e ngimani kata eiyi tichamo apilo. Apilo bro konyi bro duoko chien ram mar iyi kendo kidongo kichame pile pile to gini bro bedo chang' kuomi.

Kuongo mara pidho kodhi mar susa, en higni adek mokadho. Napidho koth susa mochako wuok mogolo susa maber ok nang'wedo susa ni nobet naweyo kabisaa. Bang' kaseweye kuom ndalo mang'eny nochako golo budho. Budho ni nodongo mos mos mos mos minyako bedo motegno. Gimanomora kabisa ahinya e pith e tijni budho ni nowuok budho mamit ma nwang' budho maonge gi pii e iye to namor kab namor ahinya ahiyna ahinya . Bang' kanase chako ng'wedo oboke ne ma gin susa gi natedo alod ni e juma kata didek nikceh an ang'amo hero susa .Susa mit kitedo gapoth. Natiyo tij pidho susa tagolo budho bang' kasegolo budho tachako ng'wedo susa ni nokonya ahinya.

Kaunti mar Garisa osekawo jotende mag gwenge kaka jaduong gweng' to gisepuonjo gi ber mar chulo osuru .Koro bang' ka jotelo gi osepuonji, gidhi e gweng' gi kocha gibende gipuonjo jogweng' .Koro jogo ma manigi mwandu manyalo chulo osuru be ipuonjo ber mar chulo osuru newach, osuru ber osuru igero godo osuptande ,igero godo skunde, iloso godo ndara, iloso godo stima ,iywayo godo pii e gwenge. Kendo gima inyalo keto ber e choko osuru ni en ni ka gisiki puonjo gi pile ka pile iparo ne gi ka saa chulo osuru oromo tiparo ne gi ni koro saa chulo osuru oseromo onego bed ni ichulo osuru marom kama. To gini nyalo dhi to donjo kuom gi to gineno ber mar chulo osuru, kendo kosuru ni kagineno ka tiyo e gweng kendo e kaunti mar gi to jogi bro bedo gi mor kendo gibro bedo ni ginyalo chule ga pile ka pile newach osuru ni gineno ka tiyo e gweng' gi.

Gima okwongo manyalo timo en dhi e bengi ,kasto kasedhi e bengi tapenjo ng'at madhi yudo , askari madhi yudo e rangach mar bengi kuma anyalo yude jogo makonyo jok manigi shida kaka mara no. Kendo gimara riyo manyalo timo en ni anyalo timo namba mar bengi . Kasegoyo namba no tapimo ne gima timore gi pesa na kendo kasepimo ne gi to kagin bengi maber to ka yudo ng'ano maber to gidhi konya. Jota chenro dhi lero na gima timore gimomiyo pesa na duogo piny e bengi.

Gima dwarore mondo iyaw akaunt mar kungo en mondi bed gi kipande. Kisebedo gi kipande tibedo gi KRA pin kise kain gi KRA pin tidhi gi picha mari mogolo mana wiyi gi wang'i kende. Kisechopo kanyo tiyawo ni akaunt mari. Bang koseyaw ni akaunt mari to gidhi giloso ni namba moro ma ibro ga keto kaka pin ma makidwa kidwa keto pesa tonyaki ket pesano. Sanasana en ga nembni ang'wen mano onego bed ni i mako ma ibro ga tiyo godo pile ka pile . Kasto e ke e kungo okoket okoket pesa ma ngato onego bed ni keto matin gimoramora miyudo emiketo. Lakini onego bedni en mia achiel kadhi mbele lure ni en bengi mane mitiyo godo to kitiyo gi simto onge ok dwar kipande tok dwar kra tidhi mane mpesa tidhi e mshwari tidhi e lock savings. Kisedhi i lock savings to ilosa akaunt mari. Bang'e kiseyudo pesani tibiro tikete lock savings no pile ka pile pile ka pile to pesa ni nyuolore mos mos.

E gweng'wa ng'enyne iyudo ka e dala ntiere mana baba, mama gi nyithindo. To e gweng'wa jii mang'eny gin jogo motii , kori yudo ni ng'eny gi e da e mie gin mana baba gi mama . Nyithindo gi owuok odhi e gwenge madongodongo gidhi manyo tije kuro. To wede moko ma moriwo maoko gin kaka nyi kaka daye moko osetii, moko nosetho. Ma pod ngima todak e mieche gi giwegi nikech e gweng'wa ng'eny jii osegoyo dala. Ng'eny chwo osegero mieye gii ,osewuok kuonde mane onyuol gie. Koro daye gi kwere odak kar kendgi to me mama gi baba todak e dalagi gi kendgi. Nyithindo moko mosegero simba bodak kodgi kanyo, to nyithindo moko mapod somo inyalo yudo ni odak nindo kata e jikon ama ginindo kod jonyuol gi e ot maduong'.

Oganda dwoko gi mar osuru molewo to ma en chachni maduong' ahinya newach kilewo ,to nyiso ni higa mabiro bende idhi lewo kendo gima chielo en ni oganda ok goo kwano maber mar osu mar osuru gi monego bed ni gichulo. Jok moko chulo mapiny newach ok gigoyo kwand gi maber kendo oganda moko koso keto weche moko mochuno ama gigo moko mochuno

paybill mar sirkand wa ma kenya ni en ariyo ariyo ariyo ariyo ariyo ariyo. Manyiso ni en ariyo ndalo auchiel koro kidwaro mondi ichud e bat mora mora mar kenyawani kosetim ni gimoro ka idwa notim ni kidwari barua mar good conduct, to kiseketo kisedhi ecitizen mise ise isemiyo idhi miyi namba moro maen akaunt mari tidhi e paybill to iketo paybill manyisi no ariyo diuchiel . Kasto jo safarikom dhi oro ni message mondo iket iket pin mari mar mpesa kiseketo pin to gidhi golo pesa ma gidwaro kanyo e akaunt no mar mpesa.

Gini itiyo godo e kawo pichni koa malo . Ochalo kaka ndege koro ntiere kaki tere malo kosetere malo to tije en o oringo kandege kokao pichni aluora midwaro . Kata ka en vidio bende gini nyalo kawo e aluora midwaro. Lakini okawo mana koa malo. En ok okaw koa piny kaka moko ka picha mar simu kata kamera . Ka in gi arus ama in gi nyombo inyalo tiyo kod ma e kao pichni ma mag aluorano te mar gimoramora matimre koa malo. To oneno gi maler kendo okawo maler okawo pichni maneno maler kabisa.

Welo mawuok e pinje mamoko ohero neno kaka lee gidar, kaka kuli gi dar kadonjo kata ka en masaai mara kata kagidar kagi wuok masai mara. Koro gini konyo pinywa newach welo gi kelo pesa pesa pesa pesa gi itiyo godo e gero ndara, e loso skunde eywayo stima, pesa gi be itiyo godo e ywayo pii gioso osiptande. Mae dar mar lee ni kelo ber maloyo e pinywa kae kendo gikelo welo mang'eny . Welo gi be kobiro neno kar dar kaka lee gi dar nyaka gimany kuma gidake , kuma ginidne kama gininde no wuon kanyo kato bed magawa kato bed kar nindo. Wuon kanyo yudo bende pesa pesa gi otiyo godo e familia mare okonyo godo e tiyo gigo matindo tindo modwaro e ot.

Tiyo gi mbui kisomo kaka chatgpt oseketho sombwa e piny kae newach jii mang'eny ok ok som bugegi ok gisom gigo ma japuonj omiyogi sama puonjo. Gidhi e chagpt to gimanyo duoko mag penjo mopenjgi. Koro ma miyo ng'ato ok bedi gi gimopuonje no e wiye newach ong'eni saa mang'eny seche mag'eny kodwaro gimoro ka en gi penjo moramora tobro dhi e chatgpt kacha tondiko tomiye duoko. Koro newach jogi ok nyal jopunjre ok som miyo gi ok gibed gi gima dwarore ni gibed godo gigo mipuonjo gi go ok bed ewigi ok gibed ka giting'o gi ok gimak gi miyo gibedo manumunumu ok gionge gi gima ginyalo wacho kuom ewi gimose puonjgi niwach ging'eyo ni gibro dhi adhiya e mbui to gimanyo gimanyo gima gidwaro, kaen penjo moro to gindikandika e mbui kacha kata en google kata en chrome kata en chatgpt to giyudo giyudo gima duoko mar penjo mayande gi dwaro